Ũkĩhũthĩra thimũ iyo ĩngĩ ũhihinye star ĩmwe kĩbũgũ kĩbũgũ hash ĩgũkũrehera namba, namba inanya nĩyo ĩgũkorwo ĩkiuga maũndũ ma PUK ũhihinye namba inyanya arabu ĩgũcoka ĩkwĩre wĩkĩre namba ya thimũ ĩyo ya mũndũ ũcio ahingĩte raini yake, wĩkĩre namba yake ya thimũ arabu nĩgũcoka ĩgwĩtie namba ya kĩbandĩ arabu rĩu weterere ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩgũkũrehera rĩu PUK namba.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atũma mbia kũndũ gũtabatiĩ kana atũmĩra mũndũ ũrĩa ũtabatiĩ mbia, nĩ oyaga ndũmĩrĩri ĩyo na akamĩtũma harĩ namba inya ithano ithathatũ, ĩrĩa nĩ ya Safaricom, ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mũndũ hĩndĩ ĩrĩa akorwo nĩ watũma mbia handũ hatabatiĩ. Na ĩgacoka ĩgagũteithĩrĩria mbia icio cigacoka thutha wa ithaa kana ndagĩka ikũmi na ithano.

Kaingĩ nĩũkoraga m-pesa nĩciagaga mbeca, atĩ ũngĩthiĩ kũruta mbia ta mũgũri nĩ ũkwaga, na rĩngĩ nĩũkoraga mĩici nĩyũkaga ĩkarũkia mĩrango na ĩkaiya mbeca iria ciĩ kũu thĩiniĩ. Koguo ũgakora ũndũ ũcio nĩ ũraritũhĩra andũ acio a m-pesa.

Hĩndĩ ĩrĩa watũma mbeca kũrĩ namba ĩrĩa ĩtabatiĩ woyaga ndũmĩrĩri ĩyo ũkamĩtũma kũrĩ namba ĩnya ithano ithathatũ ĩrĩa ĩteithagĩrĩria mbeca ciaku cigũcokerere, ĩno nĩ thutha wa ithaa rĩmwe kana nuthu ithaa nĩgetha mbeca ciaku cikorwo cigũcokereire.